Njoyaga irio ici ciĩ hamwe, ciĩ hamwe na guoko, ngaciikia kanua kahora kahora, ngĩroraga citikagwe, tondũ nĩ irio cikoragwo ciĩ mĩthemba mĩingi, ikaigĩrĩrwo hamwe.

Rĩrĩa ndona mũmera ũyũ, nyonaga mĩmera ĩrĩa ĩmeraga rũĩ-inĩ, kana maziwa marĩa manene. Na mĩmera ĩno nĩ mĩuru mũno tondũ nĩ ĩgiragĩrĩria thamaki gũtherema, tondũ rĩrĩa yakorwo nĩ yakũra rũĩ-inĩ, nĩ ĩkoragwo ĩkĩrigĩrĩria njĩra ya maĩ na kogwo thamaki itingĩciarana, na ona gũtũma thamaki iria cingĩkorwo ciĩ maĩ-inĩ cikue. Oho mĩmera ĩno nĩ igiragĩrĩria ũhoro wa ũthii wa maĩ-inĩ wa kĩndũ ta meri gũkorwo wĩ mũritũ mũno, tondũ mĩmera ĩno nĩ ĩkũhĩnga meri kana tũtarũ, na kogwo gũkorwo ĩkĩrehe thĩna mũingĩ. Mawoni makwa nĩ atĩ, thirikari no ĩgerie biũ, ĩnine gũtherema kwa mĩmera ĩno.